Ũhoro wa ũkui nĩwagĩrĩire kũgacĩrithio na njĩra njega. Mũgithi wa kĩrĩu nĩnjĩra ĩmwe njega mũno ya ũkui gũkĩra ngari cia matatũ. Mũgithi nĩũkuaga andũ aingĩ o ũũ wega ona nyingĩ nĩũkuaga mĩrigo mĩngĩ. Rĩu nĩũthiaga ihenya rĩega na ũkahota gũkinyoa andũ kũrĩa marathiĩ. Akorwo nĩ andũ marathiĩ mawĩra-inĩ mao ma ũhũri wa biacara, makũhota gũkinyia mĩrigo yao onaihenya na ũndũ ũcio ũgatũma wonjoria ũgacere mũno makĩria. Mũgithi nyingĩ nĩũkoragwo wĩmwega tondũ gũtikoragwo na mĩtino mĩingĩ ta ĩrĩa yonekaga ngari-inĩ cia matatũ. Nĩũndũ ũcio korwo andũ nometĩkĩre kũhũthĩra mũgithi makiumagara kuuma kũndũ kũmwe nginya kũrĩ kũngi no mateithĩke tondũ ona ndũrĩhagia thogora mũnene. Mathogora ma mũgithi nĩmabacĩrĩre.

Harĩ hĩndĩ twathire gũcera mwena wa Nyahururu okũrĩa kĩrurumo, na, tũgĩkĩrana na arĩa twarĩ nao, atĩ nĩ wega tũikũrũke, o kũrĩa thĩ biũ, tũkeyonere, ona tũgakĩone kĩrurumo twĩhakuhĩ nakĩo biũ, na rĩrĩa twambĩrĩrie thabarĩ ĩyo-rĩ tũtiagĩciragia atĩ nĩ kaũndũ kahũthũ, no ndakwĩra twaikũrũkire, tũgĩkinya handũ tũkĩnoga, tũkĩruta iratũ tũgĩgĩthiĩ magũrũ o nginya gĩa harĩa thĩ biũ, tũkĩingĩra nginya hau thĩ biu, tũkĩkĩonera ũrĩa kĩrurumo gĩkĩhana, na maĩ ũrĩa maitĩkaga, ũndũ ũcio niĩ nĩ wangenirie mũno, tondũ ona rĩrĩa rĩothe ndanathiĩ gũcera kũu-rĩ, ndirĩ ndeciria nonjikũrũke kũrĩa thĩ, no rĩrĩa twakinyire atĩ nĩ kwambata , ĩ gũkiuma kũrĩa thĩ gũcoka na kũrĩa tũkũmĩte, ndakwĩra wakĩrĩ wĩra mũritũ, tondũ twa nogire no nĩ twagĩcokire o wega, no thabarĩ ĩyo kana iceera rĩu, niĩ kaĩ ndĩkariganĩrwo nĩrĩo-ĩ, nĩrĩangenirie mũno.

Rĩu ceceni ĩrĩa yendetwo mũno makĩria gũthikĩrĩrio gũkũ bũrũri-inĩ rĩ nĩ ceceni ya inoro tondũ nĩ ĩrehaga mohoro mayo na njĩra njega na ĩgatuika ya kũmatambũrũkia, tũkakĩmenya maria marahanĩka matũrainĩ ,gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Rĩu ningĩ inoro nĩ ĩharagĩrĩria tabarĩra ingĩ itiganĩte iria itũmaga andũ maikare macanjamũkĩte magĩciĩrorera magakenerera ceceni ĩno ona makaigua ti itherũ nĩ manyita ndeto ũrĩa cirathiĩ na mbere o ũũ wega.

Mũrĩmi wothe wa mahiũ nĩ agĩrĩire gũtigĩrĩra atĩ mahiũ make nĩ magĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na nĩkĩo nĩgũkoragwo na mandagĩtarĩ marĩa makĩũhĩgĩrĩire ũhoro-inĩ wa ũgima wa mwĩrĩ wa mahiũ nĩgetha rĩrĩa kuoneka kwĩna thĩna mahiũ-inĩ macio, magetĩrwo ndagĩtarĩ wamo, na nĩgetha akamathondeka na nĩngĩ magakĩheo ndawa kũringana na mũrimũ ũrĩa mangĩkorwo naguo. Rĩu ningĩ nĩ tuonaga ona mahiũ nĩ mendaga kũheo o rĩmwe nginya ndawa cia mĩnyoo nĩgetha makahota gũkũra wega na makagĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ na rĩu nĩguo, nake mũrĩmi agakĩona umithio harĩ mahiũ-inĩ macio make.

Rĩu ũyũ nĩ ndagitarĩ wa mahiũ, na nĩ aragĩthondeka mahiũ maya na kũrĩ ndawa aragĩcihe, rĩu nĩgetha mũndũ ahote kũruta wĩra ũyũ nĩ agĩrĩire nĩ kwamba gũthomera wĩra ũcio wa gũthondeka mahiũ, na nĩ getha agĩe na ũgĩ na ũmenyo wa ũrĩa mahiũ mathondekagwo rĩrĩa magĩa na mĩrimũ na ũrĩa maheagwo ndawa. Na kũngĩkĩnya atĩ ona nĩ macindano ma gũthecwo, mũndũ agakĩmenya ũrĩa mahiũ macio magĩrĩirwo nĩ gũthecwo cindano, tondũ ti mũndũ o wothe ũngĩgithondeka mahiũ, no mũndũ tu o ũrĩa ũthomeire wĩra ũyũ. Rĩu ningĩ akaũmenya na akambĩrĩria kũũruta, nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria mahiũ magĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ na ningĩ marehe umithio harĩ mũrĩmi.

Riu aya ni andũ magomanĩte, na nĩ maragĩthoma, marathomithio ũhoro wĩgĩmainie na ũreri mwega wa ciana, na nĩgetha makĩgĩe na ũgĩ wa kũmenya ũrĩa mangĩrera ciana ona mangĩcigitĩra, na gũcimenyerera, nĩ undũ wa mogwati marĩa cingĩkorwo cigĩcemania namo. Rĩu nĩgetha cituĩke cia kũhonokio kuma kũrĩ mĩrimũ ĩtiganĩte, ĩria ĩnyĩtaga ciana, na ningĩ nĩgetha ciana igĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ, cihote gũkũra wega na cituĩke cia gũkorwo cirĩ ciana, cirĩ na hinya mũno makĩria. Riu nĩ maragĩthoma na nĩgetha na nĩgetha makĩhonokagie ciana rĩrĩa cingĩkorwo cikĩnyitwo nĩ mĩtino kana mĩrimũ mĩtũrĩreinĩ yao.

Ũyũ nĩ mũrĩmi wa mbembe na rĩu arĩ gũkũ mũgũnda-inĩ gwake. Nĩ aroneka kwĩ na wĩra araruta wa kũhũra ndawa mĩmera ĩno yake, nĩ ũndũ wa tũtambĩ turĩa tũgũmagĩra mbembe na tũrĩa tũkaga gũthũkia ona tũkahukia. Rĩu ningĩ tũgatũma mbembe ciake ciage maciaro na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na nĩkio akĩrutanĩirie gũtigĩrĩra atĩ mbembe iria ciake ahandĩte, nĩikũmũhe umithio, na no nginya aikare agĩciroraga, agacihũra ndawa kũrĩa cibataranĩtie na nĩgetha mũicoinĩ agatũika wa kuona magetha mega. Na makĩria agakĩonera umithio wĩrainĩ wake.

Hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na kĩng'ũki gĩa korona kũrĩ namba ĩrĩa yaheanĩtwo nĩ rũhonge rwa ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na namba ĩyo nĩyateithirie mũno makĩria tondũ rĩmwe nĩ twagĩire na mũrwaru na tũkĩhũra namba ĩyo, na o kahinda gatarĩ coho nĩ twatũmĩirwo ũteithio na mũrwaru witũ agĩtuĩka wa gũteithio na akĩrigitwo. Rĩu ningĩ akĩheo ndawa iria ciatũmire ahote kuhũrana na mũrimũ ũyũ, rĩu ningĩ agĩtuĩka wa gũkĩhona. Na ũndũ ũcio nĩ watũmire tũtuĩke a gũthiĩ na mbere na gũikarania na mũndũ ũyũ witũ warĩ mũrwaru. Tondũ nĩ atangĩkĩirwo o na ihenya akihona na agĩtuĩka wa gũthiĩ na mbere na gũikara mũtũrĩre mwega atarĩ na mũrimũ.

Ici nĩ ndũma na nĩ irio cia bata mũno cia kĩmerera. Rĩu nyambaga gũcithambia wega, tondũ nĩ ĩgĩkoragwo na tĩri ona ndoro. Rĩu ciarĩkia gũthera no nĩ cicamũkie na ciakĩhĩa ngakĩũnũra wega ngakĩrĩa na cai. Ona ningĩ no ndĩcithithe wega ngĩtukanie na waru, na marigũ, ona kana gĩtheri, kana ona mũcere, na ndaciruganĩria cigakorwo cirĩ ĩrio thaka mũno na cia bata. Na andũ aingĩ nĩ meriragĩria mũno kũrĩa ndũma tondũ nĩ ĩndo cia bata mũno na nĩ irio njega harĩ mwĩrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ.